Nyithindo odhi e limbe gidhi limo pudho mar gi ma opidhe yiende ma opogore opogore kendo puodho ni chal ma opidhe kendo alode ma opogore opogore, koro japuonj gi otero gi e puodho ni mondo opunj gi kaluwore gi weche ma gisesomo magi sesomo e book kata e class ma thoth gi nitiere ,ema koro japuonj gi okelo gi epuodho mondo gine alode kachiel gi yiende ma ipuonjo gi e class go achiel ka chiel

Piny owacho jaluoga pesa ma wuok oko kata remittance mano jodak mahoko ma kisungu dendo ni jo diaspora, kaluore gi bengi maduong' ma Kenya kae midendo ni go dho ng'ere ni central bank of Kenya. Kata kamano remittance mar jodak maloka iluoga kendo kokalo kuond, kokalo kuom bengi' mopogore opogore kata kar keno kar kano pesa mopogore opogore mayudore e piny mar e piny mawantiereniendi

Ee timo tijni ng'ato nyaka bed gi lony mar pur nyaka obed gi ng'eyo mar nondro mar lowo mar atamalo madwong'. Gik minyalo ti godo e tijni gin kaka tinga ma ipuro godo lowo kata kwer ma itiyo go e loso lowo seche ma piny pod otwo kamae.